Ndarora haha, nĩ nguona haha hena mũndũ, na hena mũtĩ wa matunda, na mũtĩ ũyũ nĩ ũroneka wĩna matunda mai maingĩ na nĩ meru, ndarora nĩ nguona matunda maya tarĩ mangĩ metagwo ngando kana ngariũ, maya nĩ matunda makũraga mũno kauntĩ-inĩ cia gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya ta Mũrang'a, Nyeri, ona Kiambu. Ũngĩenda gũtua matunda maya no nginya wambe weterere meruhe, nĩgetha ũgacoka ũgathiĩ kũmatua. Njĩra ya kũmatua nĩ ĩringanaga kana mũtĩ nĩ mũraihu, kana mũkuhĩ, okorwo nĩ mũraihu no ũhambire igũrũ wa mũtĩ ũcio, kana ũhũthĩre mũtĩ mũraihu ũkamagucia nĩgetha makagũa ũkahota kũmoya.

Wona ndarora haha wega, nĩ nguona ũyũ nĩ ũrĩmi wa matunda, na ũyũ nĩ ũrĩmi wa matunda metagwo matunda ma passion. Nĩnguona mũthuri haha akĩrora kana itunda nĩ rĩru, na warora gũkũ mũgũnda-inĩ, nĩ ũkuona kwĩna matunda mamwe meru na mangĩ methĩ. Ũrĩmi ũyũ nduonekaga kaingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ona gũtuika nĩ kũrĩ icigo imwe andũ mahotaga kũrĩma matunda maya, matunda maya nĩ marĩ thogora mũingĩ ũngiuga nĩ kũmarĩma, koguo arĩmi aingĩ nĩ maremagwo kũrĩma. Ũngĩenda kũruta mũndũ kũrĩma matunda maya, nĩ ũgũbatara kũmwonithania na mũndũ wĩna ũgĩ, mũndũ ũrĩmĩte matunda maya kwa ihinda iraya, nĩgetha akahota kũmwonereria ũrĩa mabatie kũhandwo, na nginya kũramatwo, magacoka makagethwo rĩrĩa makũra.

Ndarora haha nĩnguona twana, tũrĩa tũroneka nĩ twa marika matiganĩte, nĩ kũrĩ twana tũmwe tũnini, na tũngĩ tũnenanene. Ndarora haha, nĩ tũroneka tũkĩhũthĩra kompiuta, ũrĩa warĩ mũbango ũrĩa weranĩirwo nĩ thirikari ĩrĩa yarĩ ya mmh Uhuru Kenyatta, na nĩnguona haha nĩ tũragerio gũbundithio kũhũthĩra nyamũ ici, na nĩgetha nyamũ ici ũhote gũcihũthĩra, nĩ ũrabatara indo itiganĩte, nĩ ũrabatara gũkorwo wĩna thitima, tondũ tũnyamũ tũtũ nĩ tũhũthagĩra thitima, nĩngĩ nĩ ũrabatara gũkorwo mwĩna mwarimũ wĩna ũmenyo wa kũhũthĩra nyamũ ici, nĩgetha akahota gũbũndithia twana tũtũ nginya tũkanyita. Ũndũ ũyũ ndwakinyanĩire wega kũringana na ũrĩa Uhuru Kenyatta atanyĩte, no andũ no marathiĩ na mbere na kũũtindĩka woneke kana nĩ ũgũka wega.

Ndarora haha wega nĩnguona gĩkĩ nĩ kĩrathi, kĩrĩa kĩna arutwo, na kĩna mwarimũ ũrĩa ũroneka nĩ mũtumia. Nĩ kũroneka ĩno nĩ cukuru ya thirikari kana ya mũingĩ, tondũ warora, nĩ ũkwona ndĩrĩ na andũ aingĩ mũno, na warora indo iria andũ aya marahũthĩra, nĩ indo hĩtũke nĩ mahinda, kwa mũhiano ũngĩrora itĩ ici ciana ici cikarĩire, ici no itĩ iria cionekaga thukuru-inĩ cia mũingĩ, ũngĩthiĩ thukuru-inĩ cia andũ kĩũmbe, nĩ ũkoraga mena itĩ njega, nĩ tondũ kũu nakuo andũ nĩ mahotaga kũrĩha mbeca yingĩ cia bithi. Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa nguona ũũ, nĩ nyonaga mwana e mũnini ena kĩoneki, agacoka agathoma, nginya akahota gũcenjia mũtũrĩre wake. Cukuru ici nĩ iteithĩtie mũno, nginya nĩ ũndũ wa Akenya arĩa matarĩ na mbeca nyingĩ cia gũthomithia ciana ciao cukuru-inĩ cia andũ kĩũmbe.

ĩno nĩ cukuru ya mũingĩ na mũno mũno cukuru ici ikoragwo icagi-inĩ, cukuku ici nĩ ikoragwo na ciana nĩ kũrĩ ikoragwo na ciana nyingĩ, na nĩ kũrĩ ikoragwo na ciana nini. Cukuru ici nĩ iteithĩtie mũno mũkenya wa kawaida, mũno mũno Akenya arĩa matarĩ na ũhoti wa gũthomithĩria ciana ciao cukuru-inĩ cia andũ kĩũmbe. Cukuru-inĩ cukuru ici cia mũingĩ, nĩ irĩhagwo bithi nini ũngĩringithania na cukuru cia andũ kĩũmbe na hau nĩ hahotithagia andũ aingĩ, mũno mũno arĩa matarĩ na mbeca nyingĩ, makahota gũthomithia ciana ciao, ma nĩgetha ikahota gwĩteithia mũtũrĩre-inĩ. Cukuru ici nĩ igũmagĩrwo nĩ mathĩna maingĩ, tondũ rĩmwe thirikari nĩ ĩceragĩrwo gũcihe mbeca, ona rĩmwe nĩ gũkoragwo na ũnyihu wa arutani narĩngĩ nginya indo iria ciana ihũthagĩra gũthoma ta mabuku, desk, na nginya indo ingĩ ta karamu na nginya coka ikaga.

Haha hena twana twa kahĩĩ na tũirĩtu, na nĩ tũroneka twĩkĩrĩte nguo cia cukuru koguo kũmaanica nĩ arutwo, nĩ nguona haha nĩ manyitĩte computer, na computer ĩno he kahũni karoneka nĩ karahota kũmĩhũthĩra. Ũũ nĩ mũbango wabangĩtwo nĩ thirikari ya Uhuru Kenyatta, ya kũhotithia o mwana wote akorwo ena computer yake, ĩrĩ arĩhũthagĩra harĩ gũthoma cukuru-inĩ ciao. Ũndũ ũyũ ndwahingire nĩ ũndũ wa moritũ matiganĩte, wambere mbia nĩ ciagire cia kũhotithia ũndũ ũyũ, na gũgĩtuĩka rĩu ciana itirĩhũthagĩra computer ici. nĩgetha mwana ahote kũhũthĩra computer ici, nĩ arabatara gũkorwo ena ũmenyo wa kũhũthĩra, na ena mwarimũ ũríĩ ũramũtindĩrĩra nĩgetha kũmwonia ũrĩa nyamũ ici ihũthagĩrwo, ningĩ ũhoro ũyũ nĩ waremire tondũ cukuru nyingĩ itiarĩ na thitima, na computer ici nĩ ibataraga thitima nĩgetha ikahota kũruta wĩra wega ũrĩa kwagĩrĩire.

O ũrĩa mahinda mathiĩte, ũhoro wa ũkui nĩ ũcenjetie mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa kenya, ũngĩringithania hau kabere, andũ nĩ mahũthagĩra njĩra njĩra cia kĩndũire harĩ gũthiĩ kuuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, andũ nĩ mahũthagĩra mũno mũno nyamũ ta ngamĩra, bunda, mbarathi, ona nginya ng'ombe he ng'ombe ciahũthagĩrwo harĩ ũkui, kana gũthiĩ gũkuua andũ kuuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ. No rĩu ũrĩa maũndũ marathiĩ, kana o ũrĩa mahinda marathiĩ, andũ nĩ macenjetie na makahota kũhũthĩra bodaboda hamwe na ngaari ici ciagũkua andũ iria ciĩtagwo matatũ. No njuge ngaari ici nĩ ciũkĩte gũteithia mũno, tondũ nĩ cikoragwo nĩ citũmaga andũ mathiĩ kuuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ gwa kahinda kanini, tondũ nĩ ihiũhaga ũkĩringithania na njĩra icio cia tene cia ũndũire. Koguo no njuge atĩrĩrĩ, bodaboda na matatũ, nĩ ciũkĩte kũguna andũ na ikahotithia sector ya ũkui ĩgakorwo ĩgĩthiĩ na mbere na andũ makahota gũthiĩ na mbere na biacara ciao o wega.